E pichani aneno chiemo mano mar nyoyo ma olos yie maber kendo ma ochiel. Mar mondo mi ited nyoyo ibedo kod oduma kachiel kod oganda mayom. Ichwako nyoyo mari okwongo ichwako oduma. Ka oduma osechako twak to iolo oganda mari. Ichwako bang' seche adek kata ang'wen ka dhi nyime kendo ma chiembi no chieg maber. Ka nyoyo mari osechiek, iting'e oko kendo koro ichiele ka itiyo koda gigo mopogore opogore moting'o kanyo nyanya, otungu, karat, gi gigo mamedo dhadho e chiemo kar hero mar ng'ato. Inyalo bedo apilo, imedo chumbi. Imedo nyaka gigo eko mamoko madiher. Bang' kisechiele, iweyo obudho e mach kuom dakika piero ariyo. Bang'e to igole itoke e san kendo inyalo chame gi chae kata gi nyuka samoro bende inyalo chame kamano.

E gweng'wa jo ot obet kamoro achiel kendo ng'enyne e kinde mang'eny jo ot odak e ot achiel. Ahinya seche ma nyithindo pod tindo, ibiro yudo ka nyithindo ka achiel gi mama gi wuon gi ni e ot achiel. Bange kaka nyithindo medo dongo ipogo nyithindo kendo moko nyalo bedo ni odak e jikon. Ka yawuoi osedongo, igero negi simba mar gi kendo ginyalo dak kanyo. Ng'eny jo ot e gweng'wa odak kod kwe kendo gi herer ahinya. Ma e kelo kanyo achiel kachiel koda kanyakla mar jo ot ma odak e gweng'a.

Gima ber ahinya mosetimore na machiegni en ni nyocha ayudo tiegruok e kar tiegruok mano mar ji giwegi. Kendo ne en kar tiegruok mano ma okel kod oganda mar jo wagunda kata jo wasunge e gweng'wa. Tiegruok ni ne puonjowa e weche mag ohala kendo koa kuom tuegruok no asebedo gi ng'eyo ahinya mamalo e weche go eko mag ohala. Kendo anyalo dongra maber ahinya. Nikech an koda rieko ka achiel kod ng'eyo gi adier e weche go mag ohala ma atimo e aluora mara nyaka gi egwenga. Bende kopogore koda puonj, jogo nokonyo wa kendo ne gimiya pesano mano machuok ma anyalo chako godo ohala mara. Kendo ne gikonya ahinya. Kendo kuom mano gijiwo ohala mara kendo ohanda ni aneno ka dhi dongre ahinya e thuolo mabiro machuok.

Anyalo paro kinde moro mane akonyo ng'ato mane ochando gimoro. Jalni ne en ng'anokendo ma akia. Kendo ne odwaro kony kuoma mapiyo ahinya. Ne ayude ka otuo kendo ka ne obet e bath ndara. Ne akonye achiel kachiel ma atere e osuptal. Kendo kane ne wachopo e osuptal ne awuoyo gi lakteche mane ayudo kanyo ba ne okonye mapiyo. Bang' mano ne aduoke nyaka e dalane ma aweye e lwet jorit mage. Bende ne atemo luwo kaka nonyalo yudo yadhe ge kendo kaka ne onyalo yudo thieth mano ma kare. Bende natemo luwo kaka ne onyalo chiemo. Mano emomiyo nobet gi ngima makare e ndalo mage mabiro. Ma ekaka ne akonyo jalno.

Nitie gino endo ma osetimore na ma oloko ngima na. Gino eno ma osetimore na ma oloko ngima na ne en chieng' moro achiel mane wadhi e piem mago mag wer. Piem mago mag wer ne adhiye kane ochakre e okang' matin mogi ba wadhiye okang' mano mar kaunti ma wapiem e kaunti wadhi okang' mano mar gwenge wapiem kaka gweng' mano mar Nyanza. Wadhiyo okang' mano mar ji duto e piny mar Kenya ma wapiem kanyo. Bang' mano ne wakalo e okang' no. Bang' koa kanyo to nadhi nyaka e okang' mano mane wadhi romo kod ker. E seche mane amiel e mbele mar ker, ker ne opako ahinya kendo nomor koda miel mara. Mae nomiyo ker ne mor koda ahinya ma ne oyie na kata ne oyie mar chulo somba kendo gisani asomo nono kokalo kuom okang' mano mane ker ochako e ngima na mar puonja nikech miel mane amiel go kendo ne amore ahinya.

Ka ang'iyo picha ni to aneno nyamburko mar ting'o jotuo ma ong'ere gi nying mar ambulance. Bende aneno ka lori moro mjating'o osigo madongo olwar piny. Ka ang'iyo gi mabor, bende aneno udi moko ka sitima rienye. Ka atemo ng'iyo gima timore kae to nyaka bed ni lori ni kata nyamburko maduong' mar ting'o osigo ni olwar piny. Kendo ambulance maneno e pich kae ni chal ni ochopo mar mondo mi okony jogo eko ma olwar piny ka achiel gi jogo ma ohinyore marach. Kendo mar mondo mi omi gi thieth mano mokuongo kata thieth ma hie hie kapok ochop gi e osiptal. Kendo ambulance ni bende nyalo konyo jogi mar mondo mi ochop e osiptal.

Lendo ma kawuono owacho ni ng'anyo mar jopuonj mar mbalariany ochungi. Kendo ng'anyo ma osebedo ka timore kuom kinde malach ose chungi nimar jopuonje mago mag mbalariany ne ochopo e winjruok gi jotelo mar gi e wi osara ma gidwaro ni mondo omi gi. Jopuonje mag mbalariany osebedo ka ng'anyo kuom duoche mang'eny ma okalo kendo mae osebedo ka orocho weche mag somo e mbalariany magwa ma e pacho kae. Winjruok mano mar CBA ne obiro bang' jotelo mag mbalariany bed piny koda ofis mano mar jopesa kata treasury ma ogolone jopuonje mago mag mbalariany pesa magidwaro ma oromo gi. Mae emomoyo ng'anyo mar jopuinj mag mbalariany ne ochung e pacho kae. Kendo koro gi sani jopuonjre mane e mbalariany mekwa nyalo dhi nyime gi somo mar gi maber e yo mayot. Nikech jopuonje mag gi biro bedo ka nitie kodgi.

Weche mag mbui oseketo ayanga ng'anyo mag oganda mag jokenya e pacho kae nimar seche ma ji ng'anyo, kata ka pok jo tim lendo mago matiyo e nyakalondo mekwa ka achiel kod jogo bende matiyo e wang' jowi mekwa ochopo kanyo, oganda ma e piny wa sani ni koda sime, kendo ginyalo keto gigi e mbui kendo ng'ato angata nyalo neno gi. Mae miyo konyruok mapiyo nyalo chopo. Mar ariyo, oganda matiyo koda mbui temo sayo sirkal mar mondo mi one kaka ginyalo wuoyo gi joko eko ma nganyo. Kendo kowuok kuom seyo ma jo oganda wuoyo go gi sirkal, konyo ahinya kendo kuom mano sirkal nyalo konyo e wi chungo ng'anyo mago ma dhi nyime kuom kinde ka kinde. Bende seche ma oket oganda ma ng'anyo e mbui, mae dhi jiwo sirkal mar mondo mi otim owuo kod jogo mang'anyo mar mondo mi gichung ng'anyo mar gi. Kendo ogolo puonj ahinya e weche mag ng'anyo ka achiel koda weche mag tiyo e weche mag tich.